Aa ore ena siai naa esiai olchamba ena, ee keetai olchamba nipik ilkujit pew ebulu, niinkar arashu matejo olokeri lino. Niingar olokeri nebulu inkujit katukul aa ore teidip inkujit aa tubul, niltotu taata nidung kuna kujit, nidung apik ilpitoyi, niloto nintoki ayen togosoi paa intoki taata pee ilo aitereu atipika sitoo peyie etumoki inkishu ainosa. Ore tenebau enkata olameyu nintoki aitaki inkishu pee etumoki ainosa.

Aa ore kuna naa kule naaoto, ekijo taa too maasai kule naaotok. Naa ipik kule olkukuri, ipik kule nebik inkoli uni ashuu onkuan pee etumoki aa otok neeku ore kuna naa kule naaotok. Aa ore maana ekuna ale naaotok naa kisho oltungani pee etum enkolon aashu ingufu pee etum ataasa esiai neeku maana enye ina neeku mara nejia naa eikinuno.

Aa ore ena toki naji popo arashu aa papaai, entoki nauni tolchamba matejo duo fruits kake keuni tolchamba naa keya ilapaitin ile peebulu naa keyieu enkare sapuk oleng'. Naa endaa sidai ena oleng' amu ore maana enadaa naa kesidai too nkera amu kisho inkera amu kenyorr keisho inkera osesen. Naa ore maana aitoki naa keeta osarge yaani keponaa osarge too nkera arashu too tunganak botorok. Neeku ore popo naa endaa sidai oleng' ashu fruits loo uni toochambai pookin aa enterit nado oo nterit narok neeku ena nalotu indamunot tenadol ena toki naji popo.